Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa, inkajijik oshi kuna, naanye easieki imaesabu. Ataa, ore finance department, naa enkaji naanye etii kulo tung'anak oji accountants, kulo lanche isomeare ninche enasiai ninche isumare tesukuul, ataa peku ninche loiken iropiyiani, nees ake nitaas entoki naji budget. Elelek ah ore enaaji, naa ene serkali, elelek ah ene kaunti, ashu ene National Government, arashu toi ninye ah enoo nkampunini sapukin. Nelelek si toi eeta, ore ena aji finance department, nene sukuulini kuna University sapukin, naata olchetei sapuk inkajijik enye. Kuna naata entoki naji standard entoki sidai sapuk oleng enchetata, neeta emua sidai nang'uarrayu toltung'anak, pookin. Ore entoki nalotu elukunya ai tenadol finance department, nenkaji oropiyiani ena, ninye ake aidim atejo, ninye ena tanakata nalio tene, enkaji naikenieki mpisai.

Ore ebae, nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa enapa toki naji World Vision, arashu Amref. Ore apa lelo turrurri sapukin, naa keya nkera, apuo aisomesha. Aisum inkera nelaki fees, ninyang'aki irkulie ntare. Ore peikeni sukuulini, nerik apa kuna kulo turrurri inkera, etoki naijo seminani apuo aiteng'en. Ore tenkata osupukuuni sapukin, naijo Christmas, naijo olari ng'ejuk, ashunye ake pasaka, naa kisho kulo turrurri inkera apa naisumita, imali naijo kuna. Ore apa tenkata e World Vision, naa itum kila oltung'ani olashumpai lino, ashu enkashumpai ino, nikitum aisum, nikincho entoki naijo ildiramuni laijo kulo ogirai aishooyo tene, akajo ore tanakata enapisha, na kegirai aishooyo ildiramuni aisho nkera naaje, ashu irmareita looje. Enkinyang'aki ntare tenaa ntare yieu nikinyang'akini, tenaa nkilani yieu nikinchori, ore apa World Vision naa igelu entoki pookin niyieu, neeku todamunot ainei kajo

Ore intokiting nadolita tene, naa ,adolita enkardasi oshi naji menu. Ore taa menu ,na ketii inkotelini kutitik, ompaka sapukin. Ore enatoki naji menu, naa ninye etii idaikin naba natii ina oteli nitijing'a, ompisai namirieki inadaa. Eketai si menu, onkulie wojiting naijo M-PESA. Kepaasha enatoki naji menu, ai tegemea enaa ewueji netii. Adolita si enatoki naji till number. Ore till number, naa kuna mbai epiki iropiyiani, tenidip oltung'ani ainosa inadaa, na inewueji ipik iropiyiani naaba ninasa, ena naisho naa tayiolo tenkaraki menu ajo ka ropiyiani nabaya inasa. Adolta si entoki naji sellotape. Eji si ena gam. Aninye naibung'ita enardasi e till number, arepaki esuntai.

Ee, kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore tene, negira kuna kera aoku enkare tonkaik. Ore enewueji, ore nanu enaa enadolita nanu, kadol ajo ng'ejuk enewueji netii kuna kera, eokito enare tonkaik nagira aokie. Egira kuna kera apiku enkare, nemegira si apiku enkare sapuk naibukori. Enkiti ake naishaa, nagira apuku, tormuseregi. Ibala ajo ore ena sukuul, naa det peshetakini, ele museregi. Neeku kitiakaki nkera, entasho tenewueji entipiku enkare, matosh intae pisha. Ore maana nawoshieki inkera pisha, egira aoku enkare, na perei enapisha, aitodol ilapa tung'anak otaasa, enasiai. Olapa constructor, olapa oitasheki enewueji. Ele laninye otesheta ele museregi lenkare, peitodoli ajo kitejo ashe, kigira aitumia enkare ino, egira nkera ashipakino pooki kata napuo aasishore enaare. Ore si ena sukuul, adolita ajo eeta olchamba, inaare itumia aitook ele shamba.

Ore ebae, nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa, enkiteng'ena. Etii enkitarri natii ene, ena naishopito enchati naibor, naado. Ore ena shati, kigero, na lasima kigero ajo kasiai eesita ena tomononi. Tenidol iltung'anak laijo kulo etoni, netii idia ardasi naigero menstrual hygiene management, eetae entoki nagira ena tomononi aiteng'en inkulie tasati. Iteng'enita, eniko peku safii, enkata pookin naata menstruation enye. Ah ore taa menstruation, naa pooki kata oltung'ani nalotu period ino, tolapa. Ore oshi inatoki, naa kelotu baada onkolong'i tikitam oisiet, kila baada onkolong'i tikitam oisiet nelotu. Ibala ena tomononi ajo egira ai funza, inkuliek, eniko peboita petoni asafii, tinarishata. Ina aidim, atejo.

ee kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa tene ore tene wueji nelio elaisiayiak lee biotisho okulie tung'ana ake loo nkaundini napashaa egira naa niche alimu entoki najii male circumcision ore apa ena naa enapakata peiteruni aitijingu emuratare oo lewa tee sipitali amu ore tiapa naa kemurati ake oltung'ani tiang nemeeta irkeek oudukoni nemuratikie enkalem oo ntare nagirai oshiake adungie irbaa loo ntare arashu ninye nemuratikie enkulie tokitin naapasha neme lasima paa enkalem ore naa enakata pee eitijinguni ena nagira kulo tung'ana alimu nepiki mbarakinot pookin petumoki iltung'ana atoningu tee sidai nenyoraa ena siai ore enasiai emuratare oo lewa ee sipitali 2010 apa eitijinguaki neeku ninye esishore iltung'ana pookin anake nanu adolita aidim atolimu ajo

Ore embae nadomu tenadol ena lloshi siruai lootae tiatua olari kila too nkauntini pooki naapasha elelek aah launching ena arrashu eeta ake entoki natii kulo tunganak supukuu tene oree entoki nadamu tenadol ena siai naa entoiki naaji naijo tenedumunye ilaranyak lo losho le kenya arashu le nkop oo sampur aapuonua enkop oo rmasai aas enkiti party ena enajo nkerra ee sukul partying pooki tenijing ena aji nagirae arany naa lasima pee etae enkiti toki nilak eiteru taa Mia mbili mpaka neilep kake ore kulo oanyiti le ntumo naa kelak mpisai kumok naa alang kuna ekeduo natalaa ake duo ltunganak kulie regular leme Vips ore nena ropiyiani naa kelaki pooki kata nijing inewueji keisidan oshi kuna ajijik tenelo ninye nikinyamal ndamunot naa ilo asidanu tenkarek eseriani nitum tene

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira, aasa. Ore teduata ai, naa ilaiguranak kulo. Lentim, ashu olturrur le Manchester United. Etii kulo tung'anak, orbaribara aitodolu enchipai enye. Kajo nanu ore petii orbaribara tekuna tenkumoyu nabaji, neshepita egarri, netijing'a atua taon, atua osokoni sapuk, awosh entarumbeta, egira ninche ashipakino, emirishoi enye. Ore teduata ai, ore kulo tung'anak, netimirishote, tenkiguran nabayieki. Na ninche ing'ua, nepuku elelek ah ninche number one, arashu, etang'oro irkulie tung'anak etang'oro irkulie tung'anak oleng, nitu ninche eng'ori ashu netang'oroki ashu lobaya ake ninye obo. Tenidol iltung'anak lempira ebaji torbaribara, egira aitodolu emirishoi enye, nenchipai naitodolu ajo etimirishote ninche. Ina nanu, aidim atejo tene.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Ore tene, ore kulo tung'anak, kajo nanu entumo duo etiiki tenewueji. Ah ore taa pajito entumo, eetae entoki nagira iltung'anak atonie, enaa oloip, ta taa pemenya enkolong, ashu tenelo nesha, nemebaiki naa ninche enchan. Ore si pajito entumo, elio orkadasi ashu or poster oitasheyieki, la ninye egirai duo aiteng'enie kulo tung'anak ashu naitodolu ajo, etii entumo naloito dukuya, tenewueji. Ore eniare, inyito si kulo tung'anak aitasho, arerio. Ore pooki kata naitashei iltung'anak lotii entumo arerio, nelio ajo eshomo ina tumo enkata naado, nelelek etanaurate iltung'anak etoni, omitaba neji emaitasho arerio, pepuo ninye enedukuya ijo, ore lotanaurate nkejek, neng'asa iseseni lenye, alaa. Neeku ajito nanu entumo ena natiiki, iltung'anak eetae entoki nagirai aimaki, ore eniare ore pitasheki iltung'anak egirai arerio, naa tenkaraki enauri natotonio enkata naado, enetii loimugo, nepuo ijo araka, neeku ina aidim nanu atejo, ninye naloito dukuya tene.

Ee kaidim, atolimu ajo kanyioo nagira, aasa tenewueji. Ore ena, naa edakitari onkera. Edakitari onkera ena, nitoki si aku emalimui. Ah ore taa pajito tepookin edakitari onkera, ibala egita autaki enakerai entoki naas, nelio si ajo etii darasa. Neeku edakitari onkera amu ore nkera pookin tarrueshi, ore sukuulini nayai naa enaata iltung'anak entoki naji professional, professional taa enasiai, edakitari onkera, na emalimui si aitoki. Iteng'en ena malimui enkerai eniko tenisuma tedarasa, ore baada onkuti saai, neeta adake irkeek loisho, naa ina pajito edakitari naa emalimui. Ore edakitari onkera, neeta isiaitin sapukin, neeta esiai nagol si naanyita ninye, peas. Iteng'enita ena malimui enakerai, pooki toki naba naas tedarasa, naishaa nees onaifaa pepal tedarasa. Ore si erishata nelo nemoyu enakerai tedarasa, naa ena malimui ake naisho olchani, ninye ake naisho olchani neutaki eniko, pees. Ina naa patejo edakitari enye, nitoki si

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa enkiteng'ena, oshi nayau irkitaarrini. Ore kulo kitarrini, naa lonkatitin napaasha. Etii irkitaarrini loponu tenkaraki imbaa embiotisho, tenkaraki emoyian natijing'a enkop, tenkaraki emoyiaa iltung'anak, netii loponu, aibooyo emoyian natijing'a olosho, pe ore leton itu etum ninche ina moyian, neyiolou inkoitoi napaashie. Ashu imbaa naiba naba neas, pepash naa ninche ina moyian. Ore entoki nadamu tenadol ena, naa ore apa tenkata e corona, naa kemanaa ildakitarini tonkang'itie, aliki iltung'anak, eniko peboita ashu pelam iltung'anak omoyiaa, nelimu eniko peesi inkoitoi pookin, naba nias oltung'ani pipaash naa ilo meitai le corona, teneton iyie, itu itum. Emanaa si kulo dakitarini tenkata e cholera, peliki iltung'anak enaiko peboita esidai, nepaash idaikin chafui, nenya isafii, pepaash emoyian.

Ore tenewueji, kaidim nanu najo ore ebae nagira aasa tene, naa, supukuu ena, ena taa nakeji birthday. Ninye egirai, aisherekea, tenewueji. Ore petii kulo tung'anak ene, egira aisherekea birthday einoto, nelelek ah nekuna kera pookin natii ene, enkolong nabo ake etijing'a ninche intarikini pookin einoto. Nejo naa loopeny ele sirua, mataas tenkolong nabo iyiok pookin. Ore si eniare, pa tesipitali amu sipitali ena nagirai aasie enasiai, nelelek ah mpapa lenye arashua ng'otonye natii ene, aasisho. Ore naa tenkaraki sheria orkasin, nitu etumoki naa ninche ashomoita tenebo ataas supukuu onkera enye, nejo enaikash nikiyau ene sipitali, peshipakino sininche inkera ang' kiboita, eesita ena supukuu e birthday enye. Ibala ele payian ajo, ninye ade oigerokino enda suntai, naa ina patejo elelek esiai natomitioko elo aas ena supukuu, onkera enyanak tiang'. Neeku ina nanu aidim atejo, ninye naloito dukuya tene.

Ee sapuk esiai naijo ena tenkop ang'. Ore enchetata oo isipitalini te enkop ang' naa ai sapuk oleng'. Elio ajo ore ena sipitali, naa serkali natesheta, ashetaki iltung'anak too inkwapi napaasha. Ore tenkop ang' enchetata natesheta serkali isipitali sapukin, ai ketii naa atua inkishu naa etii naa kumok, etiii isipitalini pookin naaret inkera, o intomonok. Tenelo nemwoiyu oltang'ani ata too isaii naabaya enkewarie, ashu ata te endama, melaikino ake awaita sipitali enkaraki, eatai isipitalini sapukin, netii sii ilkitarini too isaai pookin enkolong', twenty four- seven ebolo. Ore taa nena sipitalini, naa ketii ilaasak, etii kwaanzia saai entomon are entadekenya, ompaka saa tomon aare enkai kakenya, aa taa eikebelekenyakino isaai, etii loojing' kewarie, netii loojing' dama, pee meatai ake enkata nalayuni oldakitari.

Ee, aidim, atolimu ajo kanyioo nagira, aasa. Ore enakerai ashu ena tasat, ashu enatito, negira ninye aisuma aitumia computer. Ore ena computer nagira enakerai naa, ibala ajo ene sukuul, arashu enenye esiai. Eeta enatito ebuku naibung'ita, naitelekino emisa. Nitoki, aku eeta enatoki natii computer. Neeku kajo nanu, ore ebae naloito dukuya tene, naa tebuku ing'ura enakerai enatoki nagira aing'or te computer, niaku te computer itoki asipu ajo kanyioo natii atua enatoki. Tenajo asipu ena computer enye, naa entoki naishora, netii enchoto nado, netii enchoto nijo pus. Enajo asipu naijo nai entoki e science ena naing'orita enakerai te computer. Madolita esidai ajo kaa rubata nabo osesen, kake erubata akenye osesen ena egira enakerai aendelea adolu. Neeku nejia nanu ajo ninye nagira

Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa esimu e mkopo .Ore enasimu naji esimu e mkopo, naa noshi simui, niya oltung'ani nilak akiti, ometaba enkata, nintabayie impisai naishaa nilak peku enino esimu pi, nemekintokini aikenoki. Ore enardasi ashu enatoki natii enasimu tene, naa enekuna simui ng'ejuko oshi taata naji no X2, X20. Ore esimu e mkopo, eeta entoki nijo ena, na pekintodol iropiyiani naba nitalaa, onaba nang'or. Enelo nimuteyie itu ilak iropiyiani, ore ende wueji nigero you're on your track, niger late on payment, ore enda toki naitodolu congratulations ,nimitoki aaku ina natii, nepik emoji naing'orita enkop, aitodolu ajo kegoro. Ore pooki kata nibol esimu e mkopo, na lasima ake peeta ena app. Neeku ina nalotu indamunot ainei, tenadol ena.

Ore ebae, nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa entoki naji or graph. Ore or graph, naa nye oshi easishore ilang'eni, ata nkera etii sukuulini, ata ninye ake serkali, adolie aineneng' eneba enkiroshi, entoki naje. Matejo nai, ekitumia serkali, or graph, aisumie enchan ashu enkirowuaj aipimie temperature, enkirowuaj, arashu teneetai entoki nagira alo dukuya matejo ebae sidai ebae torronok, ning'ori ajo ke percentage ke asilimia nabaya ah etii enatoki shumata, tonkatitin napaasha. Nigeruni or graph, laninye ing'orieki aineneng'ie naa enasiai naloito dukuya. Neeku tenadol entoki naijo ena, nelo nai elukunya ai entoki naijo statistics, apa na ninye isumi te secondary, ayiolounye imbaa ake naijo nai enkolong, ashu naake enkisuma ake tepooki wueji. Ata nye ake enkerai tesukuul, king'uraa or graph lenye, enegira aikunari.

Ee kaidim atolimu, ajo kanyioo nagira aasa. Ore enaa enadolita nanu, etii kuna toyie, darasa. Ore ena darasa, elio ajo etii ormalimui atua, ashu emalimui nagira aiteng'en naa ninche. Ore pegira kuna kera ailepie nkaik, akeeta ormalimui, swali naikilikwanua, neeku egira pookin ailepie nkaik, aitodolu naa ajo eyiolo pookin ajo kanyioo, ore pookin nailepie nkaik, nelio kitodolu naa ajo eyiolo ajo kanyioo eyieu, ormalimui ashu kanyioo jibu ina swali naikilikwanua ormalimui. Elio naajo ore pooki ore pegira kuna kera ailepie nkaik, ormalimui ade lolo ajo nabo, elo ormalimui dukuya, autaa nabo anabo enye ajo fulani iyie najing'ae, ashu iyie lojing'ae, iyie olo alimu, ina swali ina jibu ina toki naikilikwanua ormalimui. Neeku ore nanu adolita ajo, ajo nanu ore entoki nagira aasa tene naa darasa etiiki, enkisuma egirai aisuma, nikilikwanu emalimui swali, neeku ninye egira ormalimui egira kuna kera ailepie nkaik naa pee, epuo ai jibu ormalimui.

Ore ebae nalotu indamunot ainei, tenadol ena, naa, enkisuma ng'ejuk e technology. Ore taa tosukuulini sapukin, naa keetae entoki naji computer lab. Eetae ore tanakata ilepa enkisuma nibelekenye enkisuma, mekure ah eight-four-four etaa ena naji CBC, neeta sininche sukuulini naake kutitik no primary, enotito sininche entoki naji computer lab. Eeta ake sininche sekondarini, pookin enatoki naji computer lab. Nenilep si alo mpaka University, mpaka nkoleges pookin, eetae ake computer lab. Ore nanu entoki nadamu tenadol entoki naija ena, naa enatoki naji computer lab na ninye oshi epiki inkompitani pookin esukuul, nisamare nkera, amu eetae sininye subject naji computer, nenilo oltung'ani pilo mpaka secondary, nintoki aku ilo atum enakisuma sapuk naa nilo eniyieu ni specialise ,tenatoki naijo ICT, nilo ajing orgilata laijo ele neeku ninye ake iasie yie isiaitin inonok. Na ninye ijing'ie darasani kumok. Hoduo nelo ake netumi nabo nimpang' boo, kake ene naa ijing'.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji ore kulo tunganak aare elio ajo egira ninche anyikakino nitasho tewoi aitobiraki tenkariano sapuk oleng ore kulo tunganak aare aidim atejo elelek aa ntokitin uni aa ninche egira aas ore enedukuya aidim atejo ore kulo tunganak neeta osinkoilio ogira ninche aitayu osinkollo metaa etii fidio metaa kedoli mekininingo nepuo na dukuya tene nepuo arany osinkolio lenye tenewueji ore kulo tunganak na arasu eteena neaku arusi enye egirai tene nejoki oltungani meyawa pisha itasho na tene ore emeumi ajo ake nanu as asu ena tene neaku ena naji honeymoon etiiki tene etii kuko tunganak pokira aare leselenkei eleelee neaku ina namu aidim atejo egira aasa tene nona tokitin uni napaasha elelek ake aa nabo tonana poki..